Weche mani kod nengo ka, gin weche mathoth. Mokwongo, waneno okwach kich ariyo mochung' kongeng'ore e mbele ji. Okwach kich gi nyiso ni, gichiwo arita kendo gi duto mondo ngima gi obed maber. Marariyo waneno jopiny, mabende olworo gi e ogenga moketi. Jopiny gi eki, gin jogo machiwo ywak gi, kendo gigolo kagigolo ratich gi, gimoro mondo otimnegi. Maradek waneno ohinga moket kanyo kind okwach kich ka achiel kod jopiny. Ohinga ni endi, geng'o ne jopiny mar donjo kendo keth mwandu manyalo bedo ni mar jopiny.

Kaeri jogo manyalo ng'eyo gin nyithi sikul masomo e skul niendi kendo mae en mbala riany mar Maseno ma nwang'ore e piny mar Kisumu e county mar Kisumu e piny mar Kenya kae. Kaendi oting'o jopuonje mag mbala riany mabende tiego jopuonjre kaa. Kendo kae ibiro neno koting'o picha niendi kar budho mabende jopunjre kata jotiegre gieki yueye sama gionge kod klese gi. Mogik ibiro neno kachachande kamera moro mar nyasani mabende mako kendo ng'iyo ng'at manyalo kelo chochni kata nyalo ketho arita mar kwe kaa.